Tije mag agent osebedo mang'eny ndalogi kaluwore ni tinge ji osenewang'o yore mathoth maginyalo kawogo ola mar pesa kokalo kuom SACCOS mopogore opogore kendo omenda go iduoko gi manyonge mathin e wiye kabisa kipimo gimano mar bengi. Kaeto midhiero be ma ji osebedo ka yudo ka keno kwom agents kata ka kungo kuom agents en ni agents moko osebedo mabandia kendo gitiyo gi nying bengi ka gikoni ni gitiyo gi bengi mondo ikung kodni. Gikone to ibiro nwang'o ni kare ma ne en mana achuth moro mane obiro mayi pesa katiyo gi nying bengi no. Ma en midhiero maduong' ma ji osebedo ka kale ka gikano pesa through agents gi.

Kae aneno jalup jatend piny, professor Kithure Kindiki kod jatend migao mar thieth Mr. Aden Dwale. Gin kod nengo kaluwore gi tich maber ma gisebedo ka gitimo. Ka inyalo paro ni ndalo mane mane ndalo mane jalup jatend piny professor Kithure Kindiki ne en jatend migao mar arita, notemo matek duoko chien timbe mag njore ethur kaendi kane oi kod kueth mag jogo maluongore ni bandits kendo ne gidok chien kabisa. Ma emomiyo jalup jatend piny nengo kabisa. Ka jatend migao Aden Dwale bende nigi nengo kaluwore gi gigo mosetemo timo mondo migao mar thieth obed maber kendo jopiny onuang' chieth eyo makare maonge mibadhi mang'eny ma osebedo e migaono.

Kapok ang'iewo simeno kata kapok achulo omenda mar simenio, abiro penjo jaduka no mondo olerna nonro mathoth ewi simeno. Piny molosie simeno, kendo higa molosie simeno. To abiro tiyo kendo gi duol mamuol kapenje penjo mopogore opogore ewi simeno, kK simeni ka a chaje odhi kawo thuolo marom nade mondo obed gi mach? Abiro tiyo gi duol mamuol mondo ayud ansqwer kata duoko maber e ng'iewo no. Kendo ma achiel kuom gigo maber ka ng'ato penjo kapok ong'iewo mwandu machal kamano.

Kaendi aneno jo ngolo kata jomiel ka gin gi bundegi. To edier gi kanyo aneno ka gino machalo mach nitiere. To ma itiyo godo kichwako bul mondo obed maber kendo maywag kendo mayuak matek kabisa. Ma egima timore kanyo endo.

Sirkal nyalo jiwo tich kod mbui egwenge ma gerruok pod nipiny ka gitiyo gi yore mopogore opogore ka achiel kuom gi en biro kendo puonjo jo kanyono ber mar tiyo kod mbui. Kendo sirkal nyalo kelo gigo mopogore opogore kaka sime, kom piuta, iyudo kuonde kompiuta ma jopiny nyalo dhie kendo tiyo gi teknolojia manyasani mag mbui ka gikelone tuak machiegni kod jopiny. Gikelo lain mopogore opogore ka yore mag ong'ue yamo kata wang' jowi gikelo machiegni gi jopiny mondo jo pinyno one ber mbui. Kendo ma biro konyo sirkal kabisa puonjo jo piny eweche ma opogore opogore.

E aluora mara jopiny ose tiyo gi yore mopogore opogore e kwedo nek lee mag bungu. Achiel kuom gi gise tiyo gi jotelo mane giyiero gi ombulu modhi eod bura mamalo mopedho wachni enyim od bura ma oyalee. Kendo jotelogi oseduogo ma opuonjo jopiny eber bedo gi lee meke bungu machiegni kodi. Kendo ma oseduoko nek mag lee mag bungu kabisa ka ruodhi be osewuotho e dhoot ka dhoot kapuonjo jopiny ber lee mag bungu kendo tinde lee mag bingu ng'eny e aluora mara kendo ma osekelo kedo ka kelo jolimbe mopogore opogore kabiro neno lee gi kendo ma ose medo thoth mar omenda e aluora mara nyaka jopiny ne chak kedo gi nek mar lee mag bungu.

Ma en tich man gi nengo kabisa e aluora mara ka pichani king'iye maber ineno ka gin jogo mamiel, to gimielo ngolono manyachon ka gitiyo gi gigo ma nyachon. Tijni nigi nengo e aluora mara ka ji osebedo kaluongogi e sikuku mopogore opogore achiel kuom gi en arus kata odiechieng' no mar nyuol. Ka jogi ka obiro to gibiro kelo mor ekind oganda kabisa kendo ma yango kitwa kod timbewa kaka joka nyanam. Kendo ma emomiyo tijni nigi nengo kabisa aluora mara.

Ayie kod wach mar piny owacho mar udi apar. Ka ma en yor no maber mar gero ne jopiny udi manengogi ni piny. Kendo ma biro konyo jogo maok nyal gero utegi mondo obed gi ute ma sirkal ogero manengogi ni piny. Ka ma biro konyo jopiny mondo gi save kata mondo gikan omenda ma balang' mane gisebed kagichulogo utego magipango mane bechgi nikod malo, kendo ka sirkal otimo tijno maber kabisa.